Kar kae gima biro e pacha kaneno eh, gima nikaa, en ni en diere keyo to koro waru igolo e puodho kapok otergi kuma onego obed ni iterogie. Koro mae en waru mogol diere keyo.

Kar ka, aneno ,aneno ka nitiere rabuon kod kitungu koro en keyo, to ipuro gigo duto makonyo e chiemo, koro ber sana ,kendo ber mayudore e tijni en ni chiemo bedo mantiere seche duto. Chiemo mar rabuon kendo gigo mitiyo go e teto kaka kitungu bende, oduma bende nenore koro mano ber nikech nitiere oduma makelo chiemo mar kuon, kendo kitungu bende tiyo to bende inyalo usgi mayud pesa bende

Kony mar KRA anylo yudo e ong'we yamo kadiyo e mbui ma iluongo ni "ww.itax.kra.co.ke". Kendo kanyo emayude gigo duto madwarore e KRA machalo kaka filing returns. Kendo asebedo katiyo gi masinde na, nikech seche ma awuok nadhi ir jo cyber, tayudo ka atiyo gi pesa mang'eny kendo osebedona maber anhinya.